Eng' emet ap Kenya ak Uganda komitei paryet akopa Migingo ne notok ko emet ne mitei nyanjet kwen, Nyanjet ap Lake Victoria. Ko paryani, partos Kenya ak Uganda ,ko amu emanotok komitei kelchinaik akopa samakinik che kiteche che tinye kelchinaik chemi parak amj kialdaei samakinim chepkondok che chotok che mi parak missing'. Ko notok ikere partos emet ap Kenya ak Uganda. Ng'use age tugul eng' komasta nyi, mache kopai emanotok pa Migingo. Ko ye kiu eng' istoria, kong'ete ge keny ko Migingo komitei komastap Kenya ngana itustusi ng'atitik emet ap Kenya. Ko tieme kokim Uganda korep kopaishe askarik anan kopaishe kimnatet akp ma makat kou notok. Ko ni makat keyai ko mache ketakchi kesinotok kotini neo nepo dunia si kokon kotil sheria ako kachi emet ne nenywa.

Kampunishek che letai kimnatoshek che paishe asista en Kenya ko kampunishek che chotok che wale kimanatet ap asista koeku sitimet. Kampunishechotok eng' Kenya agenge ko ne kile Sun Transfer Kenya ne mitei Nairobi. Age eng' kampunishechotok ko Suntech Power Limited ne mitei Nairobi. Age kora eng' kampunishek che letai kimanatoshek che paishe asista ko PowerPoint Systems Limited ne mitei Nairobi. Age kora ko EOS solar company ne mitei Nairobi. Kampunit age ko Solar Systems Limited ne mitei Nairobi. Age kora ko Hamornic System Company Limited ne mitei Nairobi kora. Chotok ko kampunishek che letai kimnatoshek che paishe asista asikoek sitimet.